Agere bik chekatabto en rumit ako en taywan komiten akenge nekatelel namangu ale inete ngalanjinbichetet akobichuton koraa kokatabatso aketugul en ngecherok ako agetugul kotindo computa ako bik chuton kouwon miten kinete akobo computa akoyelebaishitoi computa en Chito nemiten taiywan noton amangu bale Mwalimu nenywanet ? Ako bichuto ko akeree ale Kager chichiton miten tai nywan kokas kit nekimwae akobo computa chiton akoleikiboishitoi computa

En ireyu akere fomit Nebo e-business AK bichait ab Chito nemi fomit niton akotuguk neyoche konyit Chito en formit niton konamen county, korub district, korub eriat nebunu ?korub barabaret korub postaishe AK nambaishe ab simoit ak email nenyinet